Thikũ ici andũ nĩmarahũthĩra thimũ ciao na kũrĩha ngari cia matatũ makĩhũthĩra ũtungata wa M-pesa. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agũkĩenda kũrĩha ngari rĩ, agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ahingũre hau ha M-pesa, acoke ahihinye Lipa na M-pesa, rĩu ĩkũmũĩtia business namber ekĩre namba ĩrĩa ĩheyanĩtwo nĩ ngari ĩyo ya matatũ, akĩrĩkia gwĩkĩra auge okĩrĩ, ĩkũmũĩtia account number nayo no ĩheyanĩtwo hau ngarinĩ ĩyo. Rĩu ekĩra ekũhihinya okey acoke ekĩre mbeca iria arakĩrĩha ngari ĩyo naho arĩkia ũguo ahihinye okey, acoke oho ĩmwĩtie pini yake na arĩkia ũguo auge okey nĩkũmũrehera marĩtwa ma kũrĩa atũma mbeca na rĩu akĩmenye kana mbeca nĩciathiĩ kũrĩa ciagĩrĩire. Arĩkia ũguo nĩ agũthiĩ na mbere na gũkenerera ũtungata wa gũkuo nĩ matatũ kuma harĩa akumĩte nginya kũrĩa agũthiyaga na ũhũthĩri wa M-pesa tondũ nĩegũkorwo arĩhĩte ũrĩa kwagĩrĩie.

Ngaci nĩ ya bata mũno mũno, tondũ nĩma nĩ ĩhonokagia mahinda ma kũruga, rĩu ningĩ, rĩrĩa ũkũmĩakia rĩ, yakanaga na ihenya titorĩa mũndũ akagia atĩ makara ũgatinda hau wetereire makara magwate nĩ getha ũruge, aca, ngaci ũkũgwatia hau hau, wambĩrĩrie kũruga, na kĩrĩa ũraruga kĩhĩyaga narua mũno mũno, tondũ mwaki ũcio ũgĩthiaga o wega, na ndũtindaga atĩ ũkĩhorahora kana ũgĩakana hanini, wakanaga kũringana na gĩthimi kĩrĩa we ũrenda, na ũndũ ũcio ũgatũma wage gũte mahinda, na ũruge narwa, rĩu ningĩ, ũkĩhote ona kũruga indo iria ciothe ũkwendaga kũruga, o kahinda-inĩ karĩ kanini, koguo ngaci nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, mũndũ angĩkorwo nakĩo, tondũ nĩ kĩrĩmũhonokagĩra mahinda, na akohota ona gwĩka maũndũ mangĩ ma bata nĩ ũndũ nĩ akĩhonoketie mathaa maingĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa wahe ciana kanya ga gũthomithia ciana irĩa ingĩ rĩ, nĩ ũmaheaga kamweke ga gũtũma magĩe na ũcamba wa kũrũgama mbere ya andũ, gũthomithia na gũtaarĩria kĩrĩa mathoma. Rĩu nawe wĩ mwarimũ ũkahota kũmenya atĩ, ciana icio rĩ nĩ iranyita ũrĩa ũracithomithia? Nĩma nĩ ciramenya kĩrĩa cireka? Nĩ ũndũ ũcio rĩ harĩ bata ciana ikaheagwo kamweke ona cio igathomithia ciana irĩa ingĩ. Igagĩkorwo ciĩna ũgĩ tondũ nĩ igwĩka marĩa cionaga mwarimũ wao agĩka, na nĩguo cionanie atĩ ti itherũ ona cio nĩ inyitaga kĩrĩa kĩrathomithio nĩ arimũ ao.

Hĩndĩ cioothe kwagĩa na mĩtuthũko ya mĩrimũ rĩ, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, nĩ rwĩyumĩragia, matũra-inĩ ona bũrũri-inĩ, makĩheyana mawatho na mataro, kũrĩ aciari, nĩ ũndũ wa gũkĩmenyerera ciana ciao citikagwatwo nĩ mĩtuthũko ya mĩrimũ ĩyo, kwoguo nĩ wĩigĩrĩrĩki wa aciari oothe, mathikĩrĩrie mawatho na mĩtaratara yothe ĩkũheyanwo, rĩu ningĩ okorwo kũrĩ njanjo ciana icio igũbatara kũheyo rĩ, nĩ megũgĩtarĩrio, nao matigĩrĩre ciana nĩ ciakĩheyo njanjo, nĩgetha cikare wega na ũgima mwega wa mwĩrĩ, citekũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩtuthũkĩte, na rĩu ũhoro ũcio nĩ ũtũmaga ciana ikũre wega, tondũ, aciari nĩ marakĩmenyerera ũhoro wa mĩikarĩre ya ciana icio, rĩu ningĩ makahingia mawatho mothe kuuma rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ.

Ũhoro wa gũbanga ũciari nĩ wa bata mũno makĩria, tarĩu rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rĩ, hĩndĩ ĩrĩa atumia matanahĩrwo na twana twao, nĩ magĩyaga na ihinda rĩa gũgĩgĩthomithio, maũndũ megemainie na ũbangi wa ũciari, rĩu ningĩ magagĩtarĩrio njĩra itiganĩte, iria ingĩmateithĩrĩria nĩguo mũndũ akĩhote kũrere twana na njĩra njega, na rĩu ningĩ, angĩbatara gũkĩongerera kana rĩ, ndarĩ thĩna angĩona, tondũ njĩra ici ihũthagĩrwo rĩ, nĩ njega, no kahinda ũkũheyo gagũtũma ũhote kũrera kana gaku weega, rĩu ningĩ wagĩkĩenda kangĩ ũgakĩgĩa o ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩ getha twana tũgĩkũre na ũgima mwega wa mwĩrĩ, onawe wĩ nyina wacio rĩ, ũkĩmenye atĩ onawe nĩ ũgũbatara ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ ũhoro wa ũreri naguo tiwaitherũ, nĩ ũkwenda mũndũ akorwo na hinya, ona ningĩ ahote kũmenyerera twana tũu akĩrĩ natuo.

Biacara ya nguo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya bata ona ningĩ nĩ ĩrĩ umithio na njĩra njega mũno. No ningĩ rĩ nĩ kũrĩ mogwati matiganĩte makoragwo kuo harĩ nguo irĩa cigũragwo cithondeketwo. Tondũ nguo ĩyo no ĩgĩikare hau mũno yaagĩte mũgũri tondũ ta rĩngĩ nĩ kanini mũno gũtirĩ mũndũ ũraiganũo nĩko kana ĩngĩ nĩ nene rĩu ĩgakĩaga mũndũ ũngĩkĩra ta ĩyo. Ningĩ no ũkore atĩ kũrĩ imwe cina marangi matendetwo mũno nĩ andũ. No nguo cia gwĩthondekera rĩ nĩ ikoragwo ciĩ njega tondũ mũndũ athondekagĩrwo kũringana na ũrĩa we aigana. Rĩu ningĩ nĩ akoragwo oigĩte ekwenda rangi ũrĩkũ, kwoguo rĩrĩa nguo ĩyo yarĩkia gũthondekwo rĩ, ndĩngĩikara hau ĩkũgũrwo naihenya. Nawe we mũhũri wa biacara ũkĩonere umithio hatarĩ ũhora wa gũikara mũno na nĩgetha ũgĩthiĩ na mbere kũnenehia wĩra waku ona gũtherema biacara-inĩ yaku ya nguo. No nĩ wega ũmenye atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgwiciria kwambĩrĩria biacara ĩyo ĩĩ, menya kana nĩ nguo irĩkũ ũgũkĩiga nĩgetha cigĩkũrehagĩre agũri a naihenya.